Etasapuka enkaruoisho oleng' amu ee ore tanakata iweujitin nijio isokonini naa ainepu ajo meeta intokitin orbiasharani eseriani enaa inkishu amu aindim aterewa enkiteng' ino osokoni nelo aimin, nepurrori naa ore toonkuapi nijio Laikipia, Baringo, Samburu eetae ake empurrore oonkishu, ninepu naa ajo kegira ina ailepuny'ie enkarruoishu oleng' to olosho le Kenya. Neeku keyieu naaji neing'oruni enkoitoi naiboorieki enkarruoisho amu etasapuka oleng'.

Keetai ake sing'olioti oota iloshon opaasha ena ore tenakata ore olosho lormaasai, neeta ninje ising'olioti lenyenak entipat amu tenilo siruai neetai isiong'olioti oranyi tosiruai. Ore naa tenepuo irmurran empikas, neetai isingolioti oranyi te mpikas, naa tenepuo irmurran aranyaki ntoyie neetai ising'olioti lo ntoyie, naa tenepuoi kanisa, naake keetai sii ising'olioti le kanisa. Neeku keeta naa nje irmaasai ising'olioti lenye lorany enaa le nchan ore peeyeuni nesha neetai ising'olioti laranyi pee esha aranyaki enchan.

Ore eranyare tenebo o enkusore tolosho lang' naa kitodolu ajo keyau naboisho tiatua irnaasai oleng' amu, etii isinkolioti laa teneranyi lazima pee eponu iltung'anak aashula tenebo pookin aakus, nerany', neshipa pooki tenebo, neeku keyau enchipai oleng' nitaa iltung'anak metotonio tewueji nebo tenyorarrata. Neeku kesidai enkusore oleng' oosinkolioti lormaasai amu kitaa iltung'anak metaa nabo, nening'o, nenyorra, netoni pookin tenchipai.